Tekinorojĩ na njĩra cia gũthomithia mũndũ arĩ kĩũmbe nĩ iteithĩtie mũno harĩ kũmenyerera maumĩrĩra ma arutwo. Njĩra ingĩ iria iteithĩtie thĩinĩ wa kũmenyerera maumĩrĩra mau ma arutwo nĩ njĩra ta iria twĩtaga learners centred education, gĩthomo kĩrĩa kĩratĩa mũrutwo atĩ nĩwe ũreĩkĩra maũndũ marĩa maingĩ, nake mwarimũ no kũmwerekera, gĩkĩ kĩrahũthĩka mũno thĩinĩ wa mũtaratara mwerũ wa CBC. Tene mwarimũ nĩwe wekaga maũndũ marĩa maingĩ thĩinĩ wa mũtaratara wa eight four four no rĩu maũndũ nĩ macenjetie na ũũ nĩ ĩrahotithia kũmenyerera maumĩrĩra ma ciana. Njĩra ĩngĩ nĩ kwĩrutĩra wĩra na moko, yaani gĩthomo gĩkĩ kĩerũ nĩ kĩrarongoria ũrĩa mũrutwo angĩhota gwĩka na moko make, no to no tokũhĩtũka igeranio iria twĩtaga theory, akahota gwĩka indo twĩtaga skills. Ningĩ tekinoronjĩ onayo no ĩra no ĩra tũmĩka thĩinĩ wa cukuru cia mũthingi nĩguo mwana ĩgatigĩrĩra mwana nĩ athoma na njĩra ya kuona na no to kũigwa tu.

Ĩĩ nĩ ndĩ ndathiĩ thĩinĩ wa Huduma Centre, thiaga Huduma Centre ya Thika na ndikaraga mũno raini-inĩ tondũ kũu nĩ magĩrithĩtie mĩtaratara yao ya kũheana ũtungata ũgakora atĩ, o rũhonge rwĩna mũndũ ũrũrũgamĩrĩire. Njĩra ingĩ mangĩhota kũhũthĩra nĩguo magĩrithie ũheani wa ũtungata nĩ kwandĩka andũ aingĩ a ũheani wa ũteithio, na matigĩrĩre honge iria andũ aingĩ mendaga gũteithio nacio ciĩna andũ aingaingĩ to ũmwe, ta honge ta cia police clearance na cia ũheani wa ibandĩ. Ningĩ nomongerere Huduma Centres cigakorwo ta ithatũ kana inya o kauntĩ, nĩguo ikinyĩre andũ aingĩ nginya arĩa mena kũu thĩinĩ, tondũ ũkoraga andũ nĩ marathiĩ kũndũ kũraihu mũno nĩguo ma makinyĩre ũtungata ũcio wa Huduma Centre, ningĩ kũhũthĩra tekinoronjĩ, o mũndũ no ahote kũmbuku mathaa harĩ mũthenya nĩguo nĩguo makoya andũ arĩa magĩrĩire mũthenya ũcio tuge ta andũ igana makamahe mathaa nĩguo andũ matikarengererwo raini-inĩ mathaa ma thaa ikũmi na ĩmwe makinya.

Ĩĩ nĩndĩndetha motungata ma Huduma Centre na njĩra ya thimũ, ndaragia na mũndũ wa Kasneb, na nĩ anjeretheire wega ikinya gwa ikinya ũrĩa njagĩrĩirwo gwĩka nĩguo nĩ tondũ ndarĩ na thĩna wa gũcenjia email yakwa ya Kasneb nda nĩ ndarĩnjĩcitĩte na email ĩrĩa ĩtarĩ yo, na nĩ andeithirie mũno gũ kũhota gũcenjania na arĩ na arĩ na the patience yaani ndandwaraga naihenya andwaraga o kahora o kahora, na nĩ motungata ndendire, ndingĩteta.

Wĩra wa KEMRI mũnene nĩ wa ũthuthuria wĩgĩmainie na mathĩna marĩa magũmagĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ, mathuthuragia ũhoro wa mĩrimũ yothe na makaheana ihonia iria ciagĩrĩire, ningĩ nĩ mataragĩria ũthuthuria ũcio nĩguo ũhũthĩke harĩ ũbangi wa mĩtaratara ya gĩthirikari, o ĩrĩa yegemainie na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ mathomithagia ũthuthuria kũrĩ athuthuria arĩa angĩ, aruti a wĩra wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ, na arĩa marathomera ũndagĩtarĩ. Mekaga ũũ ũnyitanĩri-inĩ na na thukuru cia gĩthomo kĩa igũrũ. Ningĩ nĩ mataraga honge cia thirikari iria ciĩgemainie na ũtungata wa mwĩrĩ, ũhoro wĩgiĩ gũthondeka mĩtaratara ya ũgima mwega wa mwĩrĩ. Manyitanagĩra na honge ingĩ cia gũkũ Kenya, cia Africa, ona ningĩ thĩ cia nanja, hamwe na thukuru cia gĩthomo kĩa igũrũ nĩguo kwagĩrithia motungata ma na ũthuthuria wĩgĩmainie na ũgima mwega wa mwĩrĩ.